Ore naa naa yioloti enaa green house iyieu tr green house orpuya ele laaa nemisismis keyieu newang peetumoki aimie enkolong niyieu sii green house eeeh ilusieta naaimie inkijiape ene ninkira aunishore eyieiu sii emilanko peitumoki atijing'a atua enaaji ashomo aing'urai indaiki inonok nituuno tiatua eyieu sii green house enkulupuoni sidai neeiu enkare eyieu sii imbaai peetumokini aatuunie endaa ore esia enye naa pee ore peilang enkolong ele puya lowang nejing ena kima atua nen'agamu kuna kudaiki tiatua ore esiai ekuna lusieta naa pee eimie enkijiape aa peisho kuna daiki eee ina kijiape amu keiyieu indaiki enkijiape egira aabulu.